Asikotoret biik konai akobo somanywan akonai tokyinenywan boo kee nebo somanet akineet okot lokok chemeng'echen asikobit koetyi somanet akonai kolee moche koik nee inendet, asii ng'otesetaa kosomoni kong'en kolee turee nee, sing'okilekee kong'en kolee en taai konyoruu boishet neimuche kotoreteng'e akot yekokoyet ak yekakesir kasiit kotieng'e kiit nekikosomonchi kouu chebo konetik anan kochebo konyoik, ko noton amunee sikobokomonut kecheer biik konai akobo somanet ak kiit nebo komonut mising kokonai chito kolee tuun kotoretokse yoon kasoman.